Woni wakwa nĩ atĩ, mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo harĩ arĩmi kwendia indo ciao nja wa bũrũri nĩ mĩega. Mĩtaratara ĩno ĩrongoreirie kũnyitĩrĩra arĩmi, na kũgucĩrĩria angĩ, aingĩ, thĩiniĩ wa thoko ya kĩmabũrũri. Honge ta KEPHIS, HCD, KEPROBA, nĩ iheanaga mĩtaratara na marũa, irĩa itigagĩrĩra indo nĩ nginyanĩru ikĩro cia cio. Ũtũmĩri wa ng'enda cia ũkinyanĩria, ta Kenya Trade Net Systems, nĩ ĩhũthĩtie wĩra wa ũheani wa marũa. Mĩtaratara ĩno nĩ ĩragucĩrĩria arĩmi, tondũ, nĩ ĩrahota gũtũma mũrĩmi ahote gũkinyĩra thoko ĩno ĩna baida nene ya kĩmabũrũri. Oho, arĩmi nĩ nĩ mateithĩkĩte na gĩthomo kĩa gũtũma indo ciao cikorwo na cikinyĩre ikĩro cia kĩmabũrũri. Oho, mĩũngano ya kĩmabũrũri, ta EAC na COMESA, nĩ marateithia arĩmi mahote kwendia indo ciao nja wa bũrũri ũyũ witũ, matarĩ na igoti inene, kana nginya matarĩ na igoti.

Rĩrĩa thirikari yetĩkĩra magetha ma mĩgũnda maume nja wa bũrũri, no ĩtũme magetha maya maihũre thoko-inĩ ya bũrũri, oho gũcũngĩrĩria thogora wa indo ici kũgũa. Tondũ magetha marĩa maumĩte nja wa bũrũri, makoro mena raithi gũkĩra magetha marĩa maumĩte gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya. Magetha maya ma kuuma nja wa bũrũri, macũngagĩrĩria arĩmi a gũkũ Kenya, gũkorwo na mbeca nini ciraingĩra mũhuko, oho kũmoraga ngoro, nĩ ũndũ wa mbeca nini. Ho, nĩ ĩratuiga ũgwati-inĩ wa ng'aragu twĩ ta bũrũri wa Kenya. Arĩmi no matiganĩrie ũrĩmi, nĩ ũndũ nĩ ũndũ wa wagi wa mbia. Nĩguo kũhũrana na thĩna ũyũ, thirikari nĩ ĩbataire kũramata magetha marĩa marauma nja wa bũrũri, na kũnyitĩrĩra arĩmi, kũgerera njĩra ya kũgũithia indo cia ũrĩmi. Thirikari nĩ yagĩrĩre kũrĩa mũingĩ, igũre indo irĩa ciumĩte Kenya, gũkĩra kũgũra indo irĩa ciumĩte nja wa bũrũri.

Arĩmi nĩ matũnganaga na moritũ maigana ũna rĩrĩa maragũra indo cia ũrĩmi kuuma nja wa bũrũri, ta ndawa cia cia kũhũra tũrĩa nĩme, macini, mbegũ, na bataraitha. Thĩna ũmwe nĩ thogora wa igũrũ wa indo irĩa cirauma ciragũrwo nja wa bũrũri. ĩno ĩcũngagĩrĩria nĩ magoti ma ĩgũrũ, na thogora wa igũrũ wa kũrehe indo ici na meri. Thogora ũyũ ũcũngĩrĩirie arĩmi arĩa marĩmaga mĩgũnda mĩnini, maremwo nĩ kũgũra indo ici cia cia kũrĩma. Thĩna ũngĩ arĩmi makoranaga naguo makĩgũra indo cia ũrĩmi nja wa bũrũri, nĩ gũcerithĩrio gĩcũa-inĩ kamũira ciohoretwo nĩ thirikari. ĩno nĩ ĩcungagĩrĩria gũcerithĩria arĩmi mahinda marĩa magĩrĩire kũhanda. Thĩna ũngĩ arĩmi makoranaga naguo, nĩ indo cia kũhananio irĩa mendagĩrio mecirĩtie nĩcio cia ma. Ici nĩ cikoragwo cirĩ cia kĩrathi gĩa thĩ, na citirutaga wĩra ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ kũruta mũgũnda. Cigakorwo citakinyanĩirie ikĩro.

Arĩmi gũthondeka ngwatanĩro Kenya, kũrabatarĩkania gĩkundi kĩa arĩmi mena cioneki cihanaine gũka hamwe, marĩkanĩre ũrĩa marenda, ta gwetha thoko, gũtwara indo thoko hamwe, na kwendia indo ici hamwe. Arĩmi aya nĩ marabatara gũthondeka gatiba ka arĩmi arĩa marĩ thĩini wa ngwatanĩro ĩno. Ngwatanĩro ĩno, nĩ ĩrabatara gũcagũra atongoria, na gũbanga mĩcemanio rĩmwe na rĩmwe. Ngwatanĩro ĩno, nĩ ĩrabatara gwĩyandĩkithia kwĩ thirikari, nĩgetha mamenyeke marĩ kuo. Thutha wa kwĩyandĩkithia kũrĩ thirikari, ngwatanĩro ĩno, nĩ ĩrabatara kũhingũra akaunti ya bengi, harĩa marĩigaga mbeca ciao. Oho, no aah methe ũteithio kuuma kwĩ thirikari wa kĩmbeca, na honge citarĩ cia cia thirikari. Thutha wa maũndũ maya mothe, ngwatanĩro ĩno, no ĩhote kuoya ngombo kuuma kũrĩ bengi, nĩgetha mahote gwĩkũria, na gwĩka maũndũ mao.

Ngwatanĩro cia arĩmi Kenya, nĩ citeithagĩrĩria arĩmi kũgũra mbegũ, bataraitha , na indo cia ũrĩmi cia gĩkĩro kĩa igũrũ, nĩ ũndũ wa kũgũra indo icio marĩ hamwe, ngwatanĩro ici cia ũrĩmi, nĩ ciheanaga gĩthomo na ũmenyo wĩgiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu, kũraga tũrĩa nĩme, na ũrĩa, na ũrĩa ũcenjia wa rĩera ũhutagia ũrĩmi, ngwatanĩro ici cia arĩmi nĩ cihotagĩra kũrũĩra ihoto cia arĩmi, na kũmatetera kũrĩ thirikari ithenya-inĩ rĩao, ũhoro-inĩ wĩgiĩ thogora wa indo, na ihoto cia mĩgũnda yao, ngwatanĩro ici nĩ cihingũraga thoko ya arĩmi na kũmanyitithania na agũri, na kũmahotithia mahote kwendia indo ciao na thogora mwega, oho ngwatanĩro imwe, nĩ ciheaga a memba ao ngombo na kũmahotithia maige mũthithũ kũu ũgwo, nĩgetha mahote gwĩkũria o kahora o kahora.

Makinya marĩa mangĩoywo nĩ thirikari, nĩgwo gũtigĩrĩra atĩ wonjoria wa ũrĩmi ndũnathukia wonekani wa irio, nĩ mbere mbere thirikari kũiga mĩtaratara na mĩkana, harĩ arĩmi a irio nene a mĩgũnda mĩnene ta mahua , nĩgetha oho makahanda irio cingĩrĩo , kana kwenderio andũ marĩe, oho nĩkũramata indo ta kahua macani, nĩgetha arĩmi matika matikacirĩme mũno, thirikari ĩkamaringĩrĩria oho kũhanda irio cia kũrĩa tondũ macani mũno nĩmakwendia na kwendia nja wa bũrũri kana kũnyuo gũkũ bũrũri-inĩ , oho thirikari no ĩgũre irio ta mbembe , na gũciga harĩ makũmbĩ ma thirikari nĩgwo thikũ cigũka bũrũri ndũkage gĩakũrĩa hĩndĩ ya ng´aragu kana rĩrĩa kwĩna rĩũa rĩnene , ta mweri wa mbere wa mwaka arĩgwo nĩ Njanuarĩ.

Mĩhĩnga ya wonjoria ĩhutagia wendia wa indo cia ũrĩmi nja wa bũrũri na kũhũrwo magoti manene rĩrĩa marendia indo icio nja wa bũrũri, ũgwo gũkaritũhia thoko ya indo ici ciumĩte bũrũri ũyũ wa kenya , indo ici ciauma goro mũno, nĩciagaga agũri agũcigũra, tondũ makwenda indo makuma mabũrũri mangĩ , o iria cina gĩkĩro ciigananie no cina raithi hanini gũkĩra cia kenya, otagwo mabũrũri mamwe nĩmakoragwo na mĩkana itarĩ mĩumbũku wega ũgwo indo cia kenya cia thiĩ mabũrũri mau cikahũrwo marũbũkũ na mũrĩmi ũrĩa wĩ gũkũ thĩ aka agakorwo na hathara nene mũno, imwe ya itũmi iria maheanaga nĩ ũrĩa magetha maya mohetwo, kana ndawa cia tũtambi iria ciohetwo , citũmĩrĩtwo kũhũrwo cirĩ mũgũnda, ũgwo makarega kũgũra indo ici.

Nĩgwo kũingĩria indo cia ũrĩmi bũrũri-inĩ, mũndũ nĩ agĩrĩire kwĩyandĩkithia kũrĩ thirikari na kũheo marũa marĩa magĩrĩire, makũrehe indo ici , marua marĩa ma mbere marendekana, harĩ kũrehe indo cia ũrĩmi bũrũri-inĩ, nĩ marua kuma Kenya Plant Inspectory Service ĩrĩa nĩ KEPIS , na marua ma rũhonge ota rũu kuma bũrũri ũrĩa wagũra indo ici kana kũrĩa waruta indo icio, nĩgwo kwonania indo ici citire mĩrimũ, kana tũtambi tũngĩũka kũtherema bũrũri-inĩ, marua mangĩ ma bata mandekanaga nĩma Import Declaration Follower IDF, na marua magũcitwara cũgirehe bũrũri na meri kana ndege, nĩgwo kwonania mĩtaratara yothe nĩ ya rũmĩrĩrwo kuma kĩhumo nginya gũkũ kenya, oho marua ma igoti nĩ marendeka gũkũ kenya rũhonge nĩ rũhonge rwa igoti-inĩ KRA ona bũrũri ũrĩa kĩhumo kĩa indo icio , igoti no rĩagĩrĩirwo kũrĩhwo na marua marehwo ũmonanie nĩ igoti rĩu nĩ rĩrĩhe.

Thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, mũndũ angĩagarara mawatho ma kũingĩria indo bũrũri-inĩ, nĩ hari mahera maigana ona mũndũ angĩcũ mũndũ angĩtũngana namo, kwa mũhano mũndũ angĩuna watho excess duty act, igoti kana thirikari, rĩna rũtha wa kũmũhe ihera rĩa kũrĩha mirioni ithano cia kenya, kana kwohwo njera, oho thirikari ĩngĩtwĩka ya gũkũnyita no yoe indo icio na ĩcige, tondũ nĩ mũgarũ na watho kũingĩria indo bũrũri wagararĩte mawatho maya makũrehe indo bũrũri-inĩ ,oho ũngĩagarara mawatho maya rũhonge rwa KRA kana kana Kenya Revenue Authority, nĩ rĩkũrĩhia igoti maita merĩ ma ũrĩa wagĩrĩire nĩ kũrĩha , rĩrĩ ta gĩthomo kũrĩ andũ tawe, kana angĩ mangĩenda kwagarara watho ũyũ wa kũingĩria indo bũrũri-inĩ ,ũgwo thirikari nĩ ĩkaga ũrĩa yothe ĩngĩhota, nĩgwo kũrigĩrĩria mawatho maya nĩmaunwo na arĩa makanyi manyitagwo, nĩ moyagĩrwo itemi rĩrũmu mũno.

Bũrũri matuithanagia maciira megiĩ mawatho ma wonjoria ma indo cia ũrĩmi kũgerera mawatho marĩa magathĩkĩtũo nĩ bũrũri ũcio kana mabũrũri ma na nja. Kwanjĩrĩria, bũrũri no ũtũmĩre mawatho marĩa magathĩkĩtũo nĩ gatiba yao nĩgetha gũtuithania maciira maya. Harĩ wonjoria wa kĩmabũrũri, watho ũrĩa ũgathĩkĩtũo nĩ honge ta UN, kana aa COMESA, nĩmo mahũthagĩrũo gũtuithania maciira maya. Mĩtaratara mĩrũmu nĩ ĩgathĩkĩtwo nĩ watho wa UN kana honge ta icio, nĩgetha gũtuithania maciira maya na kĩhoto. Oho, nĩ kũrĩ mahera marĩa maigĩtũo nĩguo kũherithia andũ aria maunĩte mawatho maya. Magoti ta, International Criminal Court, nĩmahingũrirũo nĩguo gũtuithania maciira ma kĩmabũrũri na kuoha arĩa makorwo marĩ na mahĩtia ma kuna mawatho maya. Oho, mabũrũri nomarĩkanĩre maage kũgũrĩra bũrũri kana andũ arĩa mehĩtie indo iria marendia.

Gũĩkĩra makorobia marĩa magethetwo bũrũri~inĩ ũyũ ngirĩndi nĩ gwa bata tondũ nĩgũtigagĩrĩra indo iria ciendio nja wa bũrũri nĩ cia cemania na gĩkĩro kĩrĩa kĩigĩtwo nĩ ũrũmwe wa ma bũrũri. Oroũgwo nĩ gũteithagĩrĩria bũrũri kũiga ngumo Njega ya kwendia indo iria cina gĩkĩro kĩa igũrũ nĩ getha kũhotithia bũrũri wa Kenya ũhote gũkorwo thoko~inĩ iria cia gĩkĩro kĩa igũrũ biu biu ta cia kũndũ ta Europe kana America. Agũri ta a kũrĩa kwa arabu nĩ makoragwo maugĩte wega muno indo cia gĩkĩro kĩrĩa marenda na matingĩgũra indo ci thĩ wa gĩkĩro kĩrĩa maŭgĩte. Oroũgwo gwĩkĩra ngirĩndi nĩ kũrahotithia bũrũri ũyũ wĩtũ ũgũrĩrwo indo nĩ andu aingĩ nĩ ũndũ wa ngumo njega wa indo cia goro ta mĩkawa mĩnene na ona anene a mabũrũri manene ta America. Ona to ũgwo tu makorobia marĩ ma ngirĩndi ya igũrũ nĩ magũragwo goro muno nĩ agũri na kogwo mũhuko wa mũrĩmi ũgakorwo ni waimbaimba nĩ ũndũ wa mbeca nyingĩ iria makwendia magetha mau.

Ũndũ ũyũ wĩ mbica-inĩ ĩyo, ĩi ũndũ wa magigi na ngũumena, tondũ ũronania ũtei ũtarĩ wa kĩharĩro wa takataka, na wagi wa kĩharĩro wa kanjũ ya itũra rĩrĩ, harĩa mbica ĩno ĩhũrĩtwo, na nĩ ngweda kũheana karũgano ga mbica ĩno ya ũtei wa gĩko ũtarĩ kĩharĩro , rĩmwe harĩ kana gaitũ karĩa kanini twagakorire gakĩoya matunda mathũku, tondũ no kana gatira kĩmenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere, nao nĩtwagĩcereirwo o hanini tondũ nĩgakoretwo karĩa gĩko kĩngĩ tiga matunda mau, tondũ kwarĩ na waru, ciarĩ o hau na nĩ gakoretwo karĩa cigana nona, ũgwo kana gaka nĩgacokire gũthũkĩrwo nĩ nda, nagakĩrwara mũno, e nĩgacokire gũkomio thibitarĩ , kwongererwo maaĩ nakĩ nakĩ, no mũnyaka nĩgatwĩkire ga kũhona na gagĩcoka wega, rĩu korwo nĩ kwarĩ na kĩharĩro andũ arĩa magĩrĩirwo kuoya gĩko gĩkĩ moe, ũndũ ta ũcio ndũgĩonekanire, na tokrwo ũngĩarĩ mũru okorwo tũtiahotire gũthara mwana ũyũ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩronanio mbica-inĩ ĩno, nĩ nyoni mũthemba wa mbata mũcinga iria cirĩithagio mĩciĩ-inĩ nĩ andũ a rũrĩrĩ rwitũ na Kenya handũ yarũma. Kũiga nyoni ici nĩ kũrĩ bainda nyingĩ, wa mbere, nĩ nyama mbata ici nĩcithĩnjagwo nĩ andũ a rũrĩrĩ rwĩtũ, tondũ nĩ cirĩ nyama thaka mũno. Oguo mbata ici nĩcirekagia na matumbĩ macio makarĩyo nĩ andũ na mau mangĩ magagĩtũmĩka gũkũria mbata ingĩ kana gũciarithia mbata ingĩ. Mũico mũico, mbata ici nĩitũmĩkaga kũiga, gũthondeka nguo cia kũina cia aini a nyĩmbo cia tene cia rũrĩrĩ rwĩtũ rwa gĩkũyũ. Oho mbata ici nĩcitũmĩkaga rĩmwe ta ngui, tondũ nĩcigaga ũgitĩri na nĩcikũhota kũingatithia tũrĩa nĩme kana aici arĩa mangĩenda kũiya mĩciĩ-inĩ ya mũrĩithia ũyũ. Koguo nĩ nyoni cirĩ ũguni mũno na nĩ nyoni njega kũrĩithia.

Ũndũ ũrĩa ũronanio nĩ mbica ĩno, mũgũnda ũrĩmĩtwo wetereirwo kũrĩ kũhandwo , e ũmenyo ũrĩa ũrabatarikana gwĩka ũndũ ũyũ wĩ haha arĩgwo nĩkũrĩma mũgũnda, nĩ wa mbere kũmenya gũtũmĩra indo cia kũrĩma, ta theci kana angĩkorwo kana icembe rĩa kũrĩma mũgũnda, angĩkorwo nĩ mũgũnda mũnene ta ũyũ, no kũrĩmithio na ngombe cia kũrĩma na gaburaũ, ona angĩkorwo mwene arĩ na ũhoti, no arĩhe itinga rĩrĩme o ta ũũ, nĩgetha mũgũnda ũthagathagwo nĩ ũndũ wa mĩhandĩre, ũ ũmenyo ũngĩ ũrabatarĩkana, nĩ ũbataire kũmenya nĩ rĩ ũbataire gĩkwa ũndũ ũyũ, tondũ ti mieri yothe ĩretĩkĩra ũrĩmi ta ũyũ, ũndũ ta ũyũ kũrĩmwo mũgũnda kũhanĩke, mieri ta ya Njanuari rĩrĩa kwĩna riũa rĩingĩ , kana rĩrĩa mbura ĩkĩte mbura ya December nĩrwo kũrĩmagwo ũũ, nĩgetha andũ meterere mbura ya mweri wa gatatũ kana kerĩ mũico, mahande mĩmera yao ta mbembe kana waru, kana mboco.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona macungwa, apples na marigũ , na marigũ na tray cia matumbĩ mohe, na yoghurt , arĩ rĩo nĩ iria rĩa kũrindwo, rĩgekĩrwo kĩndũ gĩtagwo flavour, indo ta matunda marĩa mahũrĩtwo mbica-inĩ ĩno ta apples, e nĩ matunda marĩ baida nene mũno harĩ mwĩrĩ, tondũ nĩmaheanaga vitamin vitamin na to vitamin tu , o nĩ marĩ ũguni wa kĩndũ gĩ gwĩtwo fibre iria ĩteithagĩrĩria na ũthĩi wa irio , marigũ , marigũ namo nĩ ma bata mũno, no maheanga vitamin o namo na fibre ĩyo, macungwa namo, o namo nĩ ma bata tondũ nĩmaheanaga e supplement ĩgĩtwo vitamin K ĩrĩa ĩteithagĩrĩria na gũkũria immunity , kana ũhoti wa mũndũ kũrũa na mĩrimũ, oho iria rĩu rĩgũĩtwo yoghurt, ona rĩo nĩrĩa bata, tondũ nĩrĩteithagĩrĩria na gwaka mwĩrĩ , nakũ kũmia mahĩndĩ, ta ma mwana ona mũndũ mũgima.